Amina amosi. Wach mar ndalo mathoth. Abiro limi ka ka an gi wach moro ma machanda matin. Akia kinyalo konya. Kinyalo riwori koda mondo watime. Akwayo akwayi ni mondon warom kumoro achiel mondo wadhoi walim nyithind kiye. Inyalo nyisa kuma isenene nyithind kiye kuma gidakie. An ang'eyo moko ariyo. Kuonde ariyo ma wanyalo dhiyie. To inyalo medo gi kamoro ming'eyo ma wanyalo dhiyie. Water ne gi gik moko matin. Wanyalo tero negi lewni. Wanyalo teronegi gik moko kaka buge kata chiemo. Wanyalo teronegi chiemo mondo jok modak kodgi jok maritogi mondo oted negi mondo one kaka ginyalo dhi e skul. Wanyalo ternegi kata buge moko matin. Wanyalo teronegi kata wanyalo miyo jok maritogigo bende omenda matin mondo gine kaka gikonyogi e yoregi mag sikul.

Amina e amosi? ilal ndalo mathoth? nyocha biro manyi noka yudo hawi maber kawuono waromo, idhi nade? nyithi jodalani dhi nade ? An kod wach moro matin ma asebedo kamanyi ne akwayo ni mondo e an gi mondo warom mondo wadhi walim nyithi kiye. Asebedo gi paro no mar limo nyithi kiye e ndalo mag pasaka kaka biro ni. Wanyalo manyo gimoro mondo wan be wadhi wami nyithi kiye mondo gineni ok gin kendgi. Wanyalo kowo negi lewni, wanyalo manyo negi chiemo water chiemo, gik ma ginyalo tiyo godo e ndalo ma mbele sani kata gi ndalo ma mbele matin. Wanyalo konyo gi nyiewo ne gi kata buge nikech moko bende dhi sikul alafu kaeto maok dhi sikul wanyalo loso gi jok ma rito gi wamigi kata omenda moko matin mondo gine kaka gitero gi kata e sikul kaeto gitero gi e sikul .